Wambere ĩno nĩ wabici ya kambuni na nĩtũrona mũndũ ũmwe nĩokĩte wabici-inĩ ici nĩguo akorwo agĩteithio, tondũ angĩkorwo nĩ kĩndũ aragũrĩte kuma kambuni-inĩ ĩno, akorwo nĩ gũthũka gĩthũkĩte, kana akorwo kĩna thĩna o wothe, agoka akarehe mateta make, nĩguo magakorwo makĩmũrorera thĩna wĩha, kana makorwo makĩmũtara ũrĩa agĩrĩirwo nĩgũkorwo agĩthondeka kĩndũ kĩu.

Ũiguano na mĩaranĩrie ya andũ, nĩĩkoretwo ĩhũthĩte nĩtondũ, mũndũ noakorwo akĩhũrĩra mũndũ thimũ, kuuma oharĩa arĩ, tondũ gũtiramakania kana wĩrũgũrũ kana wĩitherero, wĩna thimũ noũkorwo ũkĩaranĩrĩa na mũndũ arĩ oharĩa arĩ, na ningĩ thikũ ici, nĩ raithi mũno gũkorwo ũkĩaranĩria na mũndũ wĩnja wa bũrũri, ũkĩhũthĩra tekinoronjĩ ya thimũ. Na ningĩ tonginya mũkorwo mũkĩaranĩria na thimũ, nomũkorwo mũkĩandĩkanĩra ndũmĩrĩri kũhetũkĩra tekinoronjĩ ĩrĩa ĩkoretwo ikĩrĩtwo thimũ-inĩ nĩ kambuni ngũrani, ngũrani.

Wambere, mũndũ ũyũ nĩ kwaria araria mbere ya andũ, na gĩtũmi kĩa njuge ũguo nĩati nĩtũrona hau thutha wake, hena ndũmĩrĩri arageria kũĩra andũ, na ũrĩa ingĩruta mũndũ gũĩka ũguo, wambere nonginya akorwo ena ũcamba mũnene mũno nĩguo ahote kũrugama na kwarĩria andũ. Wakeri akorwo ehumbĩte nguo njega, nĩtondũ ũbamba nĩũkoragwo wĩigũrũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ehumbĩte wega. Na nĩngĩ mũndũ nĩagĩrĩirwo gũkorwo akĩmenya kũhũthĩra tekinoronjĩ ya kompiuta, nĩguo akorwo akĩruta ndũmĩrĩri kuuma kompiuta yake nini, nginya harĩa mbere harĩa andũ arĩa angĩ, harĩa aratarĩria arĩa angĩ marerorera.